Gĩcigo-inĩ gitũ mũno mũno andũ arĩa marĩmaga kahũa nĩ mahotaga gũkombithio ngombo kũringana na kiro ciao, arabu mbeca cia kahũa ciauma makahota gũkorwo magĩtinio, na ningĩ rĩmwe nĩ maheagwo ngombo nĩ society ĩrĩa marutagĩra wĩra ya, ĩrĩa mendagĩria kahũa.

Arĩmi gũkorwo makĩharĩrĩria mĩgũnda yao tene mbura ĩtanaitĩka, magakorwo magĩkĩra thumu, na arabu magekĩra bataraitha ĩtarĩ na makemiko maingĩ, na nĩ ĩrahota gũkorwo ĩgĩtaithia irio ici mĩgũnda-inĩ ya arĩmi arĩa aingĩ mũno.

Okorwo nĩ irio ta mbembe mboco, mũhĩa, icio ibatiĩ kwanĩkwo riũa-inĩ itigĩrĩre nĩ cioma wega nĩguo ona mũrĩmi agĩciga ma store marĩa make aharĩrĩirie ma gũciga gũkorwo kwĩ, ciũmĩte wega ũndũ itangĩkĩingĩrwo nginya nĩ ndundu iria cingagĩra indo.